Ũrĩa ndĩreciria ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria nĩ mũthenya wa gũkũngũĩra thirikari-inĩ nĩ tondũ mbere yakwa nĩ ndĩrona hena cibũ na rĩrĩa tũrona cibũ nĩ rĩrĩa tũramenya nĩo marakũngũĩrwo na nĩ mũruti wĩra wa thirikari, rĩakerĩ no nyone tarĩ mũthenya wa gũkũnguĩra thigũkũ nĩ tondũ kaingĩ nĩo makoragwo magĩtongoria thigũkũũ ici.

Rĩrĩa ndĩrona ũndũ ũyũ ndĩrona aya nĩ arutwo, na rĩrĩa ndona arutwo nĩ kuga atĩ me cukuru-inĩ. Na cukuru ĩno nĩ ĩronekana ĩrĩ thaka mũno nĩ tondũ nĩ ĩhanaine na nguo ici mekĩrĩte, nao arutwo maronekana makenete mũno tondũ nĩ tarĩ gũteng'era marateng'era, rĩngĩ mathiĩ kĩharo gũthaka kana ningĩ mathiĩ kũrĩa ranji.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha mbica-inĩ nĩ atĩ, nĩ andũ mokĩte hamwe na andũ aya mokĩte hamwe maronekana ta arĩ atongoria a ndini na atongoria aya ndĩrona ta ndĩrona a kanitha mũnene wa Gathoreki na hena Aithĩramu na kĩrĩa maronekana gwĩka nĩ ta arĩ kũhoya marahoya.

Ũndũ ũyũ ndĩrona haha nĩ ta andũ kana ataramu maroya mbica na ingĩbundithia andũ kuoya mbica natĩ, no gũthiĩ nake harĩa tũrabara kuoya mbica, tũhingũre thimũ-inĩ yaku na tũhingũre harĩa tũkũhũrĩra mbica na ndĩmuonie wega ũrĩa mbica ĩbatiĩ kuoywo na nĩ kĩĩ na kĩĩ na kĩĩ kĩbatiĩ kuoywo na nĩkĩĩ gĩtabatiĩ kuoywo.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha ndĩrona nĩ agũri, na andũ arĩa marutaga wĩra mũkawa-inĩ. Na agũri aya nĩ kandi maraneana, nĩguo mũndũ ũrĩa araruta wĩra hoteri-inĩ nake amũkĩre marĩhi mau na akĩmacokerie kandi yao, na kĩrĩa mararĩhĩra nĩ kanyamũ gaka kaigĩrĩirwo haha metha-inĩ.

Haha ndĩrona airĩtu kana atumia, manyitĩte mĩtungi, na kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ atĩ, nĩ maaĩ marataha, tondũ ndĩrona makinyangĩte handũ hena maaĩ. Na amwe marataha maaĩ makĩnengagĩrĩria arĩa angĩ me gũkũ rũgongo, nĩguo magĩkuue maaĩ.

ĩno nĩ kambuni ya Safaricom, na nĩyo kambuni nene mũno gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya, ĩrĩa ĩtongoretie na gũtũhe mĩtambo ya gũtũma ndũmĩrĩri na kũhũra thimũ kũrĩ endwa aitũ. ĩna ũbata ndũrĩrĩ-inĩ rwitũ nĩ atĩ nĩ ĩtũteithĩtie kwaria na endwa aitũ rĩrĩa twĩ wĩra-inĩ na rĩrĩ me mũciĩ. Kana nĩ ĩtũhotithĩtie guetha ndũmĩrĩri gũkũ mĩtambo-inĩ ya intaneti na mabũrũri-inĩ nginya ma nja.